Hindĩ ĩrĩa mũndũ arenda gũthondeka mũgũnda na ndarĩ na mbeca njiganu, nĩ akoragwo agĩthiĩ kũndũ ta bengi, kũrĩa akoragwo akĩheo mbeca, harĩa bengi ĩkoragwo ĩgayanĩtie icunjĩ cia kũheana mbeca harĩa makoragwo maigĩte mbeca cikũheana he mathomo, cia thibitarĩ na rĩu he cia mwena wa mũgũnda. He mwena wa mũgũnda, mũndũ nĩ akoragwo akĩigĩrĩra title deed yake ya mũgũnda kũonania ena mũgũnda, na kĩndũ kĩrĩa angĩhota gũkorwo agĩtahwo hĩndĩ ĩrĩa arega kũrĩha mbeca icio. Thutha wa ũcio, nĩ akoragwo agĩciana maratathi nĩgetha akorwo akĩheo rũni rũu rwa mũgũnda.

Ũngĩenda kũmenya kana nĩũthiĩte hathara he mũgũnda waku, kĩndũ kĩa mbere kũona nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mĩmera yakorwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ tũtambi na gũthũkangio, ĩyo nĩ ĩmwe nĩ njĩra ĩmwe ya gũtara hathara harĩ mũrĩmi, njĩra ĩngĩ nĩ kũona hĩndĩ ya magetha mathũkio nĩ mbura kana hĩndĩ ĩrĩa kwara riũa rĩnene ĩyo no njĩra ĩngĩ ya kũmenya atĩ nĩũthiĩte hathara, njĩra ya gatatũ ya kũmenya atĩ mũrĩmi nĩathiĩ hathara mũgũnda-inĩ waku nĩ hĩndĩ ĩrĩa watũmĩra bataraitha wa goro mũno, na thutha wa hĩndĩ ya magetha indo icio cigoka kũgũrwo na bei ya thĩ mũno, na ũgakora atĩ citinahota gũcokia mbeca ciacio, njĩra ya gatatũ ya kana nĩatĩ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi etwarĩra magetha thoko-inĩ, nĩũkoraga atĩ kĩndũ kĩu kwĩna andũ aingĩ makoretwo makĩrehe kĩndũ kĩu thoko na ĩmwe ĩyo nĩ njĩra ya kwonania atĩ, hĩndĩ ĩrĩa kĩndũ kĩaingĩha mũno thoko-inĩ andũ makoragwo makĩendia indo na bei ya thĩ biũ, na ĩyo nĩ njĩra ĩngĩ ya gũtara hathara he mũrĩmi.

ici nĩ rumu cia heho, iria maita maingĩ cigagwo indo irĩa cithũkaga gwa kahinda kanini ta mahũwa, kana ona indo cia mĩgũnda ta nyanya, irĩa cithũkaga gwa kahinda kanini mũno, rumu ici cikoragwo cithondeketwo na indo cĩa gũtuma indo cikorwo cicĩa kũheha, kwona andũ, kwona indo ici iria cigagwo gũkũ, cithũkaga gwa kahinda kanini muno, na cikoragwo cicĩa kwanangĩka, haha andũ nĩ maronekana magĩthiĩ rumu icinĩ makuwĩte kĩrĩti, na manyitanĩĩre magĩtwara magetha mau kana gũbanga magetha maya, thĩinĩ wa rumu ici cia heho, harĩa indo ici cikoragwo cikĩgwo, gwa kahinda ka mathaa maigana ũna, kana ndukũ cigana ũna, na indo ici, na rumu ici, kana konitĩna ici, iria cikoragwo ciĩkĩrĩtwo heho, nĩ cihotaga kwĩga indo ici na gĩkĩro kĩega, gwa thikũ cigana ũna ngina hĩndĩ ĩrĩa kĩndũ gĩkĩ gĩgakorwo gĩkĩendeka na cigakorwo cinjega.

Gũbundithio njĩra njerũ cia ũrĩmi harĩa andũ a gwitũ tũkoretwo tũgĩbundithio njĩra ya kũiga na kũhanda nyeni makũnia-inĩ harĩa mũndũ arakorwo agĩtukania tĩĩri na thumu na thutha ũcio kũmĩkĩra makũnia-inĩ. Harĩa akoragwo agĩtura makũnia mau na njĩra njega, na thutha ũcio kũhanda nyeni kana thũkũma. Harĩa mũndũ akoragwo agĩitĩrĩria maĩ nyeni ciake. Njĩra ĩno ya ũrĩmi ikoragwo ĩĩ njega kũndũ kũrĩa gũtakoragwo na handũ kana mĩgũnda ya kũrĩma. Harĩa mũndũ akoragwo akĩhanda indo ici ona nja wa nyũmba, ona kana nginya floor inĩ agĩtũmĩra makũnia. Njĩra ici cikoragwo cirĩ cia ũguni harĩ niĩ kuona njĩra ici cia ũndũire cia kũhanda nyeni handũ harĩa hatarĩ nafasi ya kũhanda ici kana kũndũ kũria gũtarĩ na mũgũnda. Njĩra ici cikoragwo ĩĩ njega mĩena-inĩ ĩno ya taũni kũrĩa gũkoragwo gũtarĩ na mĩgũnda na mburoti, na nĩ njega kũhanda wĩ mburoti-inĩ.

Arĩmi a thikũ ici nĩ makoretwo makĩhĩmbĩria na njĩra nene njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi iria makoretwo magĩtũmĩra baibũ gũtwara maaĩ mũgũnda-inĩ marĩa makoragwo magĩitĩrĩria mĩmera yao. Mĩmera ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgĩka wega gwa kahinda gakuhĩ mũno. Ũrĩmi ũyũ wa gũtũmĩra maaĩ wa thikũ ici ũria arĩmi makoragwo magĩkira nginya njeti, njeti icI cikoragwo cigĩkĩrwo mĩgũnda-inĩ nĩ cikoragwo cigĩitĩriria mĩmera maaĩ maiganine na harĩa citakoragwo cigĩthũkia mĩmera. Ona ũgĩitĩrĩria maaĩ nĩ ũbataire gũitĩriria na njeti harĩa njeti ici citagĩriria maaĩ itagũthũkia mĩmera. Arĩmi nĩ makoretwo makĩhĩmbĩria njĩra ici cia kĩrĩu cia ũrĩmi na nĩ cikoretwo cirĩ cia ũteithio wa arimi na njĩra nene.

Njĩra ici cia ũrĩmi harĩa mũndũ akoragwo agĩtũmĩra taĩri harĩ ũrĩmi, harĩa mũndũ akoragwo agĩtinia taĩri mwena wa rũgongo, na thutha ũcio gwĩkĩra taĩri hau ũguo aciambatĩtie acĩbangĩte wega, mũndũ nĩ abataire gwĩkĩra, gũtinia taĩri harĩa mũndũ athiaga agetha taĩri, na gũcoka gũka agacitinangia wega na gũciĩkĩra tĩri, thũtha ũcio tĩri ũcio ũrĩa abataire gũkorwo atukanĩtie na thumu wega, agacoka wacirĩkĩa gũcibanga, ũcoke witĩrĩrie maaĩ wega na ũhote gũkorwo ũkĩhanda mĩmera yaku. Njĩra ĩno ya ũrĩmi ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩbũndĩthĩa arĩmi na njĩra nene, nĩ njĩra ĩmwe njega kuona mũrĩmi nĩ akoragwo akĩhanda indo nyingĩ handũ hamwe atagũtũmĩra mabathi nene, ũkĩringithanio na kũhanda he mũgũnda harĩa akoragwo akĩtũmĩra nabathi nene. Njĩra ĩno o hamwe na macio nĩ njĩra, nĩ ĩkoretwo, nĩ njĩra njega ya kũhanda maburoti-inĩ kũndũ kũrĩa andũ aya matarĩ na mĩgũnda mĩnene ya kũrĩma, na no makorwo makĩhanda nyeni ciao na thũkũma o hau nja wa nyũmba ciao.

Ũndũ wa gũkenia nĩ ta wa gũkenia na ti ta wa gũkenia nĩ atĩ, rori ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩgũa na nĩ nĩ ĩronekana nĩ rori ya mĩrigo harĩa kũndũ gũkũ kũroonania atĩ matikoretwo magĩthondekerwo bara nĩ abunge ao, na thirikari yao. Kwona andũ aya nĩ maroneka nĩ matiganĩirio na thutha wa mbura nene kuura, bara nĩ cikoretwo cigĩthũka na njĩra nene mũno na ngari cikaremwo nĩ gũthiĩ. Haha nĩ haronekana ngari ĩno ya mĩrigo iria cikuaga mĩrigo na nĩgĩo kĩrori, nĩ ĩkoretwo gĩkĩgũa na kũharagana thĩ, thutha wa gũtindĩrũka na kũgũa nĩũndũ wa bara gũthũka. Bara ici iria citakoragwo na murram, iria cionekaga mũno icagi-inĩ nĩ cikoragwo ci cia mũhĩnga mũnene harĩ matereba, kũona, nĩ cimagiragĩrĩria gũtwarithia mĩrigo o ũrĩa gũbatairĩ na njĩra ĩrĩa njega na magakorwo makĩgũmĩrwo nĩ mathĩna maingĩ harĩ ũtwarithia wa ngari na nĩ makoragwo makĩgũa kana gũcũngĩrĩria mĩtino ya barabara.

Ũrĩmi ũyũ ũrĩa ũkoragwo nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu harĩa andũ makoragwo makĩrĩmĩra indo ici, irio cia mĩgũnda harĩ manyũmba kana indo iria ciitagwo, harĩa andũ aya makoragwo magĩtũmĩra baibũ cia maĩĩ harĩa o mũmera ũkoragwo ũtũrĩirwo karima o harĩa ũrĩ na gũtatĩrwo nĩ tũmaĩĩ o tũnini, na nĩ makoragwo makabĩte mĩmera ĩyo na nyeki. Nyeki ĩyo ĩrigagĩrĩria maĩ kũnyuo nĩ riũa na njĩra nene, na mũmera ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩamũkĩra maĩ o kahinda kahinda, harĩa makoragwo matambĩtie baibũ-inĩ harĩa nyũmba ici cia ũrĩmi cia kĩĩrĩu na nĩharonekana mũtumia ũyũ, arakorwo agĩthondeka baibũ ici nĩgetha o mũmera o mũmera ũkorwo ũkĩgĩa maĩ, na ũkorwo ũgĩitĩrĩrio maĩ na njĩra ĩrĩa njega na ĩbataire na ũkorwo ũkĩgĩa maĩ na nĩgetha ũhote gũkũra gwa kahinda kanini mũno.

ũrĩmi wa ng'ombe cia nyama nĩ ũkoragwo wĩkĩrĩirwo na njĩra nene itũra-inĩ rĩakwa, kuona ũrĩmi ũyũ nĩ ũkoragwo na bainda nene harĩ mũrĩmi, kuona ng'ombe ici cia nyama nĩ cikoragwo cikiuma mbei njega na kũgũrwo mbeca nyingĩ mũno, harĩa mũrĩmi akoragwo akĩgunĩka na njĩra nene. Urĩmi ũyũ nĩ ũkoragwo wĩkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ andũ, na kuona kwenderia andũ a nyama nĩo mbucĩri-inĩ harĩa cithiaga, citwaragwo gĩthĩnjĩro-inĩ na gũthĩnjwo na thũtha ũcio kwenderio mbucĩri-inĩ. Andũ nĩ makoragwo makĩhanda nyeki mĩciĩ-inĩ yao na thutha ũcio nĩ cikoragwo cikĩrekererio na gũthiĩ kwĩrĩra kũu na ũrĩmi ũyũ ndũbatarĩkanagio mbeca nyingĩ, na ũrabatara ng'ombe ciaku cia ndume o nini tu, na ũkarĩma na njĩra nene na ũkarekagĩrĩria ng'ombe ciaku o mũthenya cigathiĩ cikarĩa nyeki irĩa ikoragwo ihandĩtwo mĩciĩ-inĩ, kana o kawanja kanini ka mũgũnda waku.

Ici nĩ nyamũ cia gĩthaka ,iria ciũĩkaine na njĩra nene ,na harĩa cikoragwo cigĩtwo ndĩrĩ na ũgĩkũyũ. Nyamũ ici cia gĩthaka nĩ cikoragwo ikĩgucĩrĩria agendi na njĩra nene, makoragwo magĩũka gũciona na njĩra nene, harĩa haha nĩ cironekana nĩ kũrĩa cirarĩa ,cikĩnyuaga maĩ, andũ arĩa mokaga kuona ndĩrĩ, nĩ gũkoragwo gũkĩrehe kuongerera ũtonga wa bũrũri na njĩra nene, kuona nyamũ ici nĩcikoragwo cigĩciarana na njĩra nene muno, na gukorwo cirĩ na ũingi. Gwata nĩcikoragwo cikĩgũmĩ cikĩrĩo nĩ mĩrũthĩ ,kana nginya ngarĩ. Ndĩrĩ nĩ cikoragwo cirĩ thaka mũno, na nĩcikoragwo cirĩ na Marangi ngũrani ngũrani ,marĩa macirehagĩra ũthaka ũyũ na njira nene. Ndĩrĩ nĩciũĩkaĩne na gũthakara gwacio ,na nĩcikoragwo ĩkĩrĩa nyeki na citikoragwo ikĩrĩa nyama cirĩaga nyeki.

Ĩno haha ta ũrĩa kũronekana, ĩno nĩ ngũkũ, na ngũkũ ĩno nĩ ĩronekana ĩna twacio na ngũkũ ĩno kũringana na ũrĩa ĩronekana nĩ atĩ nĩ ĩraigua mũgambo wa rwĩgĩ, na nĩ ĩrarora na njĩra nene nĩgetha ĩhote kũgitĩra twana twacio kana tũcui twayo kuumana na rwĩgĩ rũrĩa rũrĩaga tũcui tũnini na nĩ ĩrakorwo ĩgĩthikĩrĩria na njĩra nene nĩgetha ĩhote gũtũgitĩra kuumana na rwĩgĩ. Ngũkũ nĩ ĩkoragwo ĩkĩrekia tũmatumbĩ mayo na harĩa ĩcokaga gũkomereria gwa kahinda ka thikũ cigana ona na thutha ũcio nĩ tũkoragwo tũgĩtũrĩka na ĩkagĩa tũcui. Tũcui tũtũ o ta ũrĩa tũronekana haha nĩ tũthaka mũno na ngũkũ ĩno nĩ ĩronekana ĩkĩenda gũtũgitĩra kuumana na rwĩgĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũingĩrĩra ũrĩmi wa thamaki agĩtũmĩra mũciĩ mĩciĩ-inĩ nĩ abataire gũthiĩ thamaki, harĩa andũ makoragwo magĩkĩcigũrĩra. Na thutha ũcio gũthiĩ gũcithondekera mũciĩ handũ hega hena maaĩ maratherera, kana handũ ũngĩhota gũcenjia maaĩ o hĩndĩ ĩrĩa mathũka. Thutha ũcio nĩ ũcibataire gũcigũrĩra irio cia thamaki iria cikoragwo cikĩrĩa na njĩra nene. Thamaki nĩ indo njega na nĩ cirĩ mbeca, na nadũ nĩ makoragwo maciendete na njĩra nene. No ũrĩa ũraciiga, kana ũrĩa ũracimenyerera nĩguo kũgũteithagia gũtua thogora wacio, kũona, ũngĩaga gũcicenjeria maaĩ gwa kahinda kaigana ũna, nĩ cikoragwo cikĩrĩa maaĩ magĩko na no cikorwo cigĩkua. Mũnomũno, thamaki ici cia kũiga mĩciĩ-inĩ ciendaga maaĩ maratherera kana okorwo ti ũguo, ũkorwo ũgĩcicenjeria maaĩ gwa kahinda kaigana ũna na ũkorwo ũgĩcicenjeria maaaĩ gwa kahinda karĩa, mahinda maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka. No mũnomũno ciendaga maaĩ maratherera.

Aya nĩ andũ arĩa maronekana me gĩcua-inĩ kĩa rũĩ, arĩa maronekana mena tũtarũ twao, o hamwe mena neti ciao, na nĩ maronekana maumite gĩtegi ya thamaki ciao o kũu rũĩ-inĩ. Na harĩa maronekana nĩ makoretwo makĩgetha na njĩra nene, kũona, mena magetha maingĩ ma thamaki, na nĩ maroonekana magĩciruta na ibũyũ, magĩciĩkĩraga iraĩ-inĩ, magĩciruta tũtarũ-inĩ twao. Aya nĩ matukanĩte athuri na atumia, na kũona andũ aingĩ marutaga wĩra ũyũ wa gũtega thamaki, harĩa makoragwo makĩona uboco wao wa o muthenya, kana kĩndũ kĩao gĩa kũrĩa o ũ gwa tuka. Wendia wa thamaki nĩ ũkoragwo wĩ igũrũ mũno kwona nĩ cikoragwo ciũĩkaine kũndũ gũothe. Mũnomũno thamaki ici ciumaga mwena wa Gĩthumo na andũ nĩ makoragwo magĩciendia na njĩra nene matũra-inĩ ma Nairobi, o na matũra-inĩ mothe ma bũrũri. Thamaki nĩ cikoragwo ciendekaine mũno, na andũ nĩ makoragwo magĩcienda na njĩra nene.

Haha nĩ mũthigiti,o ta ũrĩa kũĩkaine nĩ andũ aingĩ. Kũndũ gũkoragwo ũgĩtũmĩka ta nyũmba cia ihoero na njĩra nene nĩ andũ .Harĩa andũ macemanagia o kiumia gũthiĩ kũhoya harĩa arũmĩrĩri a kanitha ĩno kana mũthigiti Mathiaga gũcemania o kiumia na kũhoya me hamwe me rũrĩrĩ rũmwe.

Urĩmi wa mbũri nĩ ũkoragwo wĩ na bata mũnene kuona mbũri na ng'ombe ici nĩ citũmĩkaga harĩ magongona kaingĩ ma ũgĩkũyũ kana ma ũndũire harĩa citũmĩkaga he magongona ta kũracia kana hĩndĩ irĩa andũ mara rĩanĩra kana mũthenya wa thigũkũ kana mahinda kirithimathi harĩa andũ makoragwo magĩcemania na kũrianĩra me ta ngurubu. Mbũri nĩ ciũĩkaine na njĩra nene kuona no cirĩaga mahuti ma mũgũnda na tĩ hinya mũno gũciga kuona cirabatara o mahuti na nĩ cikoragwo cigĩciarana mũno na nĩ cikoragwo cikĩrehe baida harĩ mũrĩmi na njĩra nene. Urĩmi wa mbũrĩ nĩ ũkoragwo wĩ mwega kuona kwendia mbũri ici nĩ cikũrehagĩra baida wĩ ta mũrĩmi na kuona o ũguo no ũcitũmĩre magongona inĩ ma ũgĩkũyũ kĩndũ ta ũthonĩ kana ngĩya ũhiki harĩa cikoragwo cigĩthĩnjwo na kũheanwo ciĩ ta nyama.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa aronekana ehumbĩte matanya, matonye, na haha nĩ aronekana athiĩte kũgetha ũkĩ harĩ mĩatũ-inĩ ya njũkĩ. Andũ aingĩ arĩa makoragwo maigĩte kana kũrĩma njũkĩ nĩ makoragwo makĩamukĩra faida nene no nĩ kũrabatarania ũkorwo wĩ ĩharĩrĩirie na wĩgitĩte kũona njũkĩ ici no cikorwo cigĩkũratha. Ũkĩ nĩ ũkoragwo ũkĩendio na kũrehe faida kũona nĩ ũkoragwo wĩna mbei njega, kũona ti mwoneki, na kwa mahinda maingĩ, kũona kuiga njũkĩ ici nĩ cirabatarania mũndũ wĩna ũmenyo wa gũciiga na njĩra nene mũno. Haha nĩ aronekana nĩ athiĩte kũgetha ũkĩ na nĩ akuĩte indo ciothe iria cirabatarania harĩ kũgetha ũkĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ĩrĩa ĩbataire.

Hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara kũhingũra akaũnti nĩgetha ũhote gũkorwo ũkirĩha magoti kũrĩ thirikari, kĩrĩa ũrabatarania no gĩbandĩ gĩaku na gũthiĩ cyber - inĩ harĩa mũndũ ũcio wa cyber , akoragwo agĩgũteithararĩa na njĩra nene kũhingũra account yakũ. Na, nĩ ũkoragwo ũgĩbatara gĩbandĩ gĩaku harĩa mũndũ ũcio akĩihũria kĩrĩa kĩrabatarania. Marĩtwa maku na kila kĩndũ, na kũrĩa umĩte na thutha wa ũcio nĩ ũkoragwo ũkĩheo Kra pin na harĩa ũrĩkoragwo ũkĩrĩha igooti rĩaku kũrĩ thirikari gwakinya nĩ kahinda ka mweri kana o wiki kũringana na wĩra ũrĩa ũraruta.

Kwaga ũmenyo, nĩ ũndũ umwe ũrigagĩrĩria ,gũtũmĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩu, harĩ kũingĩra kwamũkĩra ũgĩma mwega wa mwĩrĩ. Na, kwaga, mĩtambo ĩno ya kĩrĩu ,na thimu cĩa kĩrĩu nĩ ũmwe wa mĩhĩnga, na andũ gũkorwo matoĩ gũcitũmĩra, kana nginya andũ akũrũ gũkorwo matoĩ gũtũmĩra, nĩmakoragwo, nĩgũkoragwo gwĩ thĩna gwĩ thĩna hĩndĩ ĩrĩa maratũmĩra. Hĩndĩ ĩrĩa marakorwo makĩamũkĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ . Kana kũbũndithio andũ mangĩkorwo matahĩmbĩirie technology na njĩra nene. Nĩmakoragwo magĩtigwo thutha nĩ maũndũ ma internet kana ũbundithanio , mwega wa ũgima wa mwĩrĩ, ũgĩtũmĩra ng'enda cia ũkinyanĩrĩa. Matũũra ma gwitũ kuona andũ amwe ta akũrũ, matiũĩ gũtũmĩra thimũ ta ici, kana kwaga internet kana o nginya kwaga ũmenyo, wa ũrĩa data cikoragwo cikĩgũrwo, nĩ ũmwe wa mĩhĩnga wa ũrĩa wa ũrĩa ũgiragĩrĩria gũkinyanĩra ũhoro ũyũ, na njĩra nene.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ marenda gũthomithio, kana hĩndĩ ĩrĩa marenda kũgayana ũmenyo waku wa harĩ ũrĩmi na kwambatia kwa ũrĩmi, arĩmi nĩ makoragwo magĩtwo baratha harĩa makoragwo magĩbundithio njĩra njega cia ũrĩmi na iria ciagĩrĩire. Maabitha kuma mĩnĩcitĩrĩ ya ũrĩmi nĩ makoragwo magĩũka matũra-inĩ na kũnyitanĩra andũ arĩa ateithiĩ, twĩna ũmenyo wa njĩra njega cia ũrĩmi, kana njĩra njega ya ũrĩa ũbataire gwĩkĩra bataraitha kana ũrĩa ũbataire gũtukania tĩĩri na thumu, nĩgetha kũongerera ũnoru wa tĩĩri waku. Nĩ tũkoragwo tũgĩtana baratha, na andũ nĩ makoragwo makĩyũmĩria kuma matũra matũra, harĩa maũkanaga na tũkamanyitanĩra na tũkamabundithia, na kũmahe o nginya mĩmera mathiĩ nayo mĩciĩ-inĩ yao, nĩgetha makorwo makĩmĩgeria na makorwo makĩmĩhanda mĩgũnda-inĩ yao. Na kũona meekaga ũguo na gũbuata njĩra icio, nĩ makoragwo makĩamũkĩra magetha na njĩra nene mũno.

Kwambatĩra kwa thogora wa bataraitha, nĩkĩhĩnga kĩmwe mũno, kĩrĩa thirikari ĩbatiĩ kũrora na njĩra nene mũno, nĩgetha mũrĩmi akorwo akĩamũkĩra magetha maingĩ na njĩra nene.Arĩmi aingĩ hĩndĩ ĩrĩa maigua thogora wa batataitha harĩa ũkinyite harĩ bũrũri, nĩmakoragwo makĩrakara muno, na makauga nĩ kana ũrĩmi ũcio ũikare. Ũndũ wa kerĩ nĩatĩ arĩmĩ aingĩ , bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩũkoragwo ũgũmĩirwo nĩ ungumania, mũnene mũno, gwoka nĩ sector ya ũrĩmi. Ona kana iria cikoragwo kũu igũrũ, nĩ cikoragwo cikiungumania bataraitha ĩrĩa ibatiĩ kũheo arĩmi, na kũmĩtua ĩkorwo ĩrĩ ya kwendia handũ ha kũmahe burĩ ,nĩ getha makorwo magĩkĩra mĩgũnda yao. Maũndũ macio nĩ makoragwo makĩhĩnga mũrĩmi na njĩra nene, na mũrĩmi akaigua ta atangĩenda kũingĩra ũrĩmi-inĩ kana akaigua ta atakweda kũrĩma.

ĩĩ, nĩ nyitanĩire na mĩradi ya ũrĩmi, harĩa tũkoretwo tũkĩbundithia kana tũgabundithania tũĩ ta arĩmi ũria ũbataire gũtukania tĩri na thumu na bataraitha nĩ getha tũhote kuongerera ũnoru wa mũgũnda witũ harĩa tũkoretwa tũgĩaka nyũmba cia kĩĩrĩu harĩa andũ makoretwo makĩnyitanĩra gwaka kana gwĩkĩra tĩri harĩ ngũnĩa ũrĩa ũkoragwo ũtukanĩtio na thumu na thutha ũcio gũtũra marima na kũhanda nyeni. Itũra-inĩ ritũ ta arĩmi kana ikundi cia arĩmi nĩ tũkoretwo ta tũkĩnyitana ta ngurubu na kũrita mbeca cia kũgũra mbataraitha na o kamũgũnda karĩa tũkoragwo tũkĩhanda indo ta karati, nyanya na thutha ũcio magetha mahota gũthiĩ kwendio mbeca icio nĩ cikoragwo cigĩcokio gurubu-inĩ citũ na nĩ makoragwo makĩongerera o indo iria marakorwo makĩhanda mĩgũndainĩ itũ na mbeca icio nĩ citeithagĩrĩria harĩ ũgũri-inĩ wa bataraitha.